Bo komonut kebit suswek, asikomuch kogirinda mianwek che imuche konam suswek anan ko tuguk alak tugul che kagimin en mbar, ngebit suswek keboishen kerichek che imuche kosto tuugk cherutu asikonyokotaren rotuba suswek komi kerichek che leweni tuguchondon ichegen, tuguk che rutu ak kobar ak kotuch suswek icheget sikomuch kowa kokororon. Nebo oeng kora kebite asikokirinda tiong'ik che imuche konyokong'em suswek ak koam nekor kobose ruret nenyanet. Nebo ang'wan kora kebite, kebiten mbolea che ingechul ko uu beek kibore foliar spray toreti kobwa susuwek en oret ne kararan kot mising.

Icheju ko amitwogik che kiguren mukimo, mukimo ko lugait nebo kokoek sanasana abakora. Ele kichopto any mukimo ichuto, kiyoe bandek korong ak marakwek chondon che nyolilen kotagoruryo, ye kagoruryo keib biasinik che kagewai ak kiun kotililigitun ak kiinde bandechukan orit che kogaki ng'ol ak marakwek anan ko binsik che karan koruruyo ak keger ak kebakach kotakoruryo kotuotuok biasinik ye kagotuotuok biasinik iibu any muganget ak ii tyonyotyony kotagonamak kou kimyet ak inde chumbik ak ityonyontyony kotagonamke komie kokagoruryo kot mising ak ko kararanegitun kimuche kyam any.

Mshahara chechuget ele opcheitoi kotagobek arawet kou ni: kit netai inanam mshahara oliponi kot, ngamun kot ne omenye oliponi oh kot ne omenye oliponi elipushek taman. Ko rabinik tugul che onome ko elipushek sosom, ko ye kaalipan taman kong'etwon elipushek tibtemu aste elipushek ang'wan chebo amitwogik, kong'etwon elipushek tamanu ak lo, oste koa elipushek oeng che abune awendi kapkazi ak aweksei, kong'et elipushek tamanu ak ang'wan, anam eliput agenge ak bogol mut ayoki sigindet kochekong'et alak onde SACCO nenyune aseven, ko begu arawet ne maseret anan asomse.

Ong'ete asubuhi sait taman ak agenge ak nusu ye komong'u en kitanda achulge korong chon ing'ete eunek koba barak ak kelyek, nebo oeng ayai press-up konyil taman subui en kitanda kogoreku buch en kitanda. Nebo somok acholol beek kilasishek oeng ak alny karit ak awe ele tam oyoen gym kot ne kigichop nemiten tuguk che kechulenge ko netai oititoi yondon aboloboti en kit ne kikuren thread mill nesungukani, aseteni alabat takikosiek tibtem. Ye karatwo en takikosiek tibtem anyon anam tuugk chebo kiloishek che kiginde taban yon akanab ayai setishek mut ak kityo atar kounondet betut ak awe amwetge ak alach ngoroik che kororon ak awe kasit. Kou nondon chulet ab ge nenyun en kila betut.

Tuguk chebo komonut che acheru en tugani ko netai ongen ole miten rabinik che konorotin ngamun M-Pesa, acheru rabinik, acheru mwanik chuno chon miten mbiret chombo karishek ak abaalde acheru mulangoishek chono chombo chumoinik acheru tairishek chun tago mpya chun miten takolelach chun koging'op chun kioldo, acheru kora karit ne ogere non togu en kioit nekareflecten ni mi taban yon acheru kora taishek ana taishek chon kioldo chebo karit acheru kora tuguk chon kiguren pluginik chon miten katonit chon kioldo acheru kora tuguchunbo brake anan brake pads chun ogere kyoldo chon miten sondukut en ireyuno.

Boisioni kobo komonut kot mising, ngamun inete biik ole kiriptoge asimanamin miondo ni kebore HIV/AIDS. Bo komonut kot mising ingitaban betut neu ni asikinet biik chemoingen ago motindo habari agetugul agobo ole nomdo biik mioni. Inete biik kora ele kimuche keterto ak konete biik kora chon kigonam mionewechuto ele kimuche kyamda kerichek asikibur koigeny nemaimuch kobar biik. Inete kora chepyosok chon kigomanach lagok, chon nyikisen ana che saloito ele imuche koripto lakwet asimaimuch konam lakwet mionondon, ngotko kamet kotindo miondo. Inete kora vijana ana lagok che barnotik ele kiripto ge ak ele kimuche keboisioito mbirok choto chebo condom anan kimuche kora keam kerichek che kikuren PEP yani Post Exposure Prophylaxis to virus yon kenyoru.

Tuguk chebo komonut kot mising en pichaini ko kitabushek chu acheru netai ko kitabut ne kikuren Oxford, Oxford dictionary ko kitabut nekimuche keboishen kecheng'en ng'alek che uwen, ko aroru kit ne maanishoni acheru kora kitabut nonbo hesabuk nonbo kilasit lo acheru kora kitabut nondon nebo CRE, acheru kora nebo Kiswahili, acheru kora nebo Science, ak acheru mesanon kokitereki kitabushek chu, among'u ko tuguchon chebo maana en pichaini.